Piny otwo, kendo chieng' rieny matek ahinya. Boche king'iyo gi mabor, to bende ler ahinya. It yien kendo gimoramora ma mopidhi e alwora niendi gik koro kochopo kama twoe nikech pii onge. Buru ng'eny kendo lowo motwo be ng'eny. Ka ing'iyo majan mopidhi moko be osechako lokore ma rabuor.

Pidho yien kelo ber mopogore opogere machalo kaka mokwongo en koth seche ma wapidho yien to yien konyo wa yudo koth nikech yiende kaka wachorega ni ywayo ga koth mondo koth ogo kamoro, mar ariyo yiende konyo wa gi tipo seche ma wapitho yien modongo mobedo marabet kabisa ka chieng rieny ka chieng rieny kata ka tipo nitie kata ka olo moro omaki inyalo bworo e bwo yien mondo mi iyud tipo iyue. Mar adek yien itiyo godo kaka mh bao miloso godo gik mopogore opogore achiek kuomgi bedo kitanda, kombe magi mag bao mar ang'wen yiende gi konyowa yiende gi konyowa geng'o kethruok mar loo seche ma koth chwe mang'eny to ogengo loo modo mi kik ting kowuok kamoro achiel kadhi kamoro aluora moro kendo.

Mokuongo abiro kone ni omanyo juelni, kasto ong'ado gi e size mopogore opogore manyalo ting'o lowo miketo ni nyithi yiende matindo tindo goeko. Bang' kose ng'ado gi to iketo lowo eiye. Koseket lowo koseket lowo eiye to ikawo nyathi yien midwa pidhi to oketo to oolo pi. Bang' olo pino koro opango gi maber basto irito godo chiro.

Osiptende machiwo yore mag thieth Kisumo kae wan kod Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referal hospital, nitiere Betterstream health care, nitiere Kilimani hospital, kachiel kod mamoko

Thoth mine mantiere kae kwayo mondo mi warit aluorawa. Gin gi weche mopogore opogore ma gidwa ni jopiny ong'i koluwore gi aluora ma wadakie kata gi weche mag kor luasi . GIn gi kwayo kaka pidho yiende, yiero yiero yiero ber mar aluora ma wadakie moloyo ohala ma wadwa ni wayudi kaka jopiny kendo bedo joma rito chike moketi mondo mi aluorawa obed ma obed makare.

Seche ma ji owuok oko kendo ochokore kanyakla mondo mi girit aluora margi, ber biro mopogore opogore. Mokuongo pesa nyalo yudore ma inyiewogo nyithi yiende ma ipidho kuonde motwo mondo mi aluora ma wantiere obed aluora ma majan. Mar ariyo en ni mmm jopith kata jopur bende yudo kodhi kaluwore gi kony magiyudo kuom jomochung' ne tich ma mine minegi timo kaeni endi

Gini itiyo godo e pimo tuo mar malaria eng'eny ute mag thieth. Ng'ato kodonjo osiptal to en gi ranyisi mar malaria, laktar biro kawo gini kendo tiyo kode kuom ng'eyo kata yango ane ka be jatuo nigi malaria kose tuo moro ema chando jatuo.

Ang'ona timo tijni, ne ok ang'eyo ni kare yien kipitho to anego bedni igolo jwala ma oting'o lowo ma osiro yienoendo, ng'enyne ne an aketo ga aketa ka bang' kunyo bur to aketo yienno kamano, koro chieng' moro kanewantiere e school to ne wathi pithi yien e puitho mar school emane aketo kaka ne ang'iyoga kanatimoga kamano chon, to japuonj ne oluonga, an nang'eyo ni japuonj ne dhi puoya kaka na apitho yien ma ang'e pitho yien, kara japuonj nedhi ne en gi paro mopogore kendo ne okuma kuom pitho yien keto jwalano te e yi bur ma okuonyne pitho yien

Tugo ni mar goyo adhula iluongo ni badminton. En tugo ma itugo e wi mesa ma chalo kaka pap to gi net ma nindo e dier mesa no endo. Jo tugo ma opogore opogore, jo tugo ariyo, achiel chung' kony chiel mar mesa ,achiel chung' e bathe ma ogik mar mesa mar mesa ka gin kod gik ma gi dwoko godo mpira ki idire ne ki ibayo ne wadu adhula to odwoko ni adhula no endo.

Kuonde mag thieth mar kansa ma nitie e dala mar kisumu gin kaka salama kansa centre, nitiere western kenya heart and cancer center wan kod faremount osiptal, nitiere Blue Ridge dialysis and cancer center wan kod Family care and cancer center kasto iluwe kod kisumu city cancer center ma yudore e boma mar Kisumu. Alafu wan kod kisumu cervical cancer center.